E chiro kae lewni mosetigodo inya yudo e kona moro achiel ei chiro gi kuchocho to kidwa nyiew law, lewni go to ichulo jauso pesa kata omenda asto inyise kar lewni ma idwaro asto ichule tikaw lewni ma isenyiew go then you

Jo chichwa ohero tiyo gi omendagi echiro kuom ng'iewo gik mopogore opogore. Moko kuom gigo ma jochichwa ohero ng'iewo gin kaka lewni nikech ng'ato kang'ato, nyaka rwakre maler. Mondo mi gitim kamano, nyaka gibed gi lewni manyien, kata ginyiewie lewni moko manyien mopogore gi magisebedo ka girwako. Kendo gihero nyiewo chiemo bende mopogore opogore kaka nyanya, otungu, alode mopogore opogore, ring'o gi kit chiemo moko ma moko mang'eny.

Maendi en yo, ma inya tigo ka ng'at moramora dwa chulo nafas mar chungo gache e kuonde mopogore opogore kata e dukni madongo, e otende madongo dongo, e paw ndege. Ne nitie chieng' moro ne wakowo osiepna moro e paw ndege mondo mi odhi okaw ndege ka odhi godo Narobi. To chieng' no, ne wayudo gir aina ni e rangach paw ndege. Aninyiso wa ni mondo wachul pesa mondo mi owenwa otengwa nafas mar kano ndege, mar chungo gach wa. To ne watimo kaka nowachnwa no. Kendo newachulo pesa no gi e yor mbui. To mae gima ber nikech tinde ji ok ohero wuotho gi pesa e letwgi. Koro inya tiyo kata gi simbi ka ichudo go to en gima ber kabisa.